Mae en dero mar kano cham. Okonyo e kano cham mondo obudhi.

Tijni en tij puodho okelo chiemo kendo omiyo japur pesa .